Sapuk eleleki nayautua imatatuni, oltukutuki temurua. Nabo, ore peyieu naji oltung'ani nelo ewueji nelakwa arashu eeta ewueji neyieu nesioyo, idim aipotu oladuo tukutuk, arashu idim atijing'a aladuo tukutuk arashu ematatu, nibaya inewueji tosai naifaa pibaya. Arashu, esieunoto naa. Ore eniare, naidim na si atejo elelek enaduo garri arashu ematatu, arashu oladuo tukutuk, elelek elaata. Amu kelo naa, ore pelo naa ewueji nelakwa iloito, nelelek si kintalaki impisai naifaa pitalakuni, pibaya enaduo wueji nifaa pibaya. Ore tenaa kewueji netaana, neeta siake bado esiana ompisai naifaa pelaki. Kake aidim ake atejo, elelek etelelia elototo oltung'anak temurua, tenkaraki naduo matatuni, oladuo tukutuki.